Wa mbere ngĩharĩrĩa irio ici nĩ ũkũoya kĩla kĩndũ ũrabatara ũgũkorwo ũkĩthondeka irio inĩ ici ciakũ, ũgakĩiga wega ũgagĩthambĩa ũgacoka ũka make sure wĩna mwaki wa kũrũga irio ici harĩa nĩ ũthĩaga ũgakora ũrarũga okorwo nĩ gas ũrarũga nayo korwo nĩ meko okoro nĩ meko ũrarũga nayo okoro nĩ koko ũrarũga nayo kana okoro ũrarũga na mwakĩ wa riko ũgakĩa na ũkaigĩraĩra thabũria yakũ riko, ũgaekera magũta ũgaekera gĩtũngũrũ ũkaũrũga wega ũgacoka ũkaharĩrĩa kachũmbarĩ kando, wakaharĩrĩa kachũmbarĩ ũgagatinagia wega na dania na ngĩnya beetroot na ngĩnya nyanya ũgatĩnagĩa wega ũgacibanga ũgaciga kando, warĩkĩa irio kũĩgĩrĩte rĩko ũgacioya wacioya nĩgũo ũgacoka ũgacĩekera thanĩ tondũ nũ gĩnya cikorwo cie hĩũ ũgacĩbanga ũgũo ũrona cibagĩtwo haha, kwogo nĩe nĩgũo ingĩthondeka irio ici kana nĩgũo igĩharĩrĩa irio ta icĩ.

O ta úũ tũrona, nĩ, ũyũ nĩ mũcere wĩkĩrĩtwo thani, hau mũico nĩtũrona hena irigũ, hau kando hena irigũ. N thani-inĩ ĩyo nĩtũrona hena, hoho tũtĩnangĩirio hau, hena stew ya nyama. Koguo niĩ no harĩrie irio ici. Na ũrĩa ingĩharĩria irio ici nĩ ngwerethera. Tondũ wambere nĩ ũgathiĩ ũkoya thaburia, woya thaburia ukaigĩrĩra riko ũgekĩra maguta, ũgekĩra gĩtũngurũ, ũkauruga, ũgeterera cihĩe o hanini, ciahĩa hanini ũgacoka ukoya maĩ ũgaitĩrĩra riko. Waitĩrĩra riko nĩguo maĩ macio matherũka ũgekĩra mũcere waku. Mucere waku naguo warĩkia gũtherũka ũkaũkunĩka. Ũngĩũkunũra waũhe dagĩka ta ikũmi ũguo ũgũkorwo wĩ mũhĩu. Ũkawĩkĩra thani-inĩ. Ũgacoka mwena ũria ũngĩ riko noũ korwo ũigĩrĩire thaburia iyo ũgacoka ũgekĩra nyama, wambe ũmĩtherũkie, ũcoke ũmĩkarange, ũcoke rĩũ ũmĩcabanie ta ũ tũrona ĩkĩrĩtwo. Koguo ũguo nĩguo ĩngĩharĩria irio ici, na irio ici cironeka no cikorwo ciĩna cama mũno.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ nyonaga ũrĩmi mwega wa ng'ombe cia iria. Na nĩ ũkoraga ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe cia iria nĩ ũteithagia mũno na mũrĩmi, na ũgateithĩrĩria mũno andũ arĩa marigicĩirie kũu tondũ nĩ ũkoraga andũ mũrĩmi akama iria endagĩria andũ arĩa marigainie nake. Nĩũkoraga kinya mũrĩmi endia iria rĩu nĩonaga mbeca iria ekũhũthĩra gwĩka tũmaũndũ twake twa kũu mũciĩ, twa haha na harĩa. Ũndũ ũngĩ mwega ũkaga hakiri-inĩ ciakwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ nĩ ũhũri wa biacara tondũ, ũngĩrora haha nĩũrona ng'ombe ĩno nĩta gũciara ĩciarĩte, ĩgaciara tũcaũ tũtatũ. Nĩ kuonania mwene ng'ombe ĩno no ecirie endie tũcaũ tũtũ kana atũrere. Atwendia nĩ ekuona mbeca tondũ ũthiaga ũgakora, breed i ĩrĩa arendia nĩ breed njega. Na, nĩ breed i ĩngĩkorwo ĩgĩteithia mũno ũhoro wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, ciatukana na breed ĩrĩa ĩngĩ kuoguo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩtũwendete mũno.

Ta ũguo tũrona nĩndĩrona kĩndũ gĩkĩ eeh nĩ kĩrĩ ngano nyingĩ mũno ĩrĩa ndana igũa, nĩ tondũ niĩ kũrerwo gwakwa ndereirwo kũndũ kwa ng'ombe cia iria, na warora haha nĩũraona ũyũ nĩ cumbĩ ũrĩa ng'ombe nĩĩheagwo nĩgetha ĩkĩongerea iria. Okorwo ng'ombe ĩyo ĩrakamagwo rita ta ĩnya ĩkongererwo cumbĩ na ĩgatuĩka nĩ ya gũcũna cumbĩ ũcio, ũkona nĩ ya ongerera iria, ĩgakorwo ĩkĩruta rita ta ithano ona ithathatũ, koguo ũyũ nĩ cumbĩ, na ndĩ mũnini nĩ ndatũmagwo ndũka mũno cumbĩ ũyũ, wathiaga ũgakora ng'ombe he cumbĩ ũrĩa ĩrenda, mũno he cumbĩ ũrĩa yarĩa nĩguo ĩraongerera iria ĩkarũta rĩingĩ. Koguo niĩ rũgano rũrĩa ĩngĩgana nĩ rũu nĩ hĩndĩ ĩyo ndatũmagwo ndũka gathiĩ ngagĩra cumbĩ ng'ombe ĩyo ĩkaheyo. Yaheyagwo o rũcinĩ o rũcinĩ na hwa-inĩ andũ magĩthiĩ toro ũka make sure nĩ waĩkĩrĩra ng'ombe ĩyo cumbĩ ĩkarara ĩgĩcuna, na ũgakora nĩ irarũta iria rĩingĩ mũno.

Mũndũ nĩabataraga ũmenyo wa gũkorwo akĩmenya gũtwarĩthĩa drone ta ũ tũrona kũrĩa ĩratwarĩthĩo nĩ mũndũ haha mbĩca inĩ. Drone kũmenya kũtwarĩthĩa ũthĩaga ũgakora kana ũgatwaro cukuru kwogwo no gĩnya ũkorwo ũgĩthĩe cukuru ĩyo nĩ getha ũgakĩheo ngĩnya license na nĩyo itũmaga, we ũkoro wĩna authority ya kũ fly drone kũrĩa gwothe kana ũgĩenda rĩera inĩ. Kwogwo nĩ ũbataraga ũmenyo wa kũ operate drone ĩno na kũmĩtwarĩthĩa ũrĩa ũbatĩe nĩ getha ndĩgakorwo ĩkĩrĩngana na ĩndo ingĩ kũrĩa igũrũ. Nĩũbataraga mbeca cia kũgũra drone ĩno nĩ tondũ drone ĩno nĩgũragwo beca nyĩngĩ mũno ũthĩaga ũgakora nĩrahũrwo mamirioni ma mbeca, na ũtarĩ na mbeca ndũkũhota ũkĩhota kũona drone kana kĩota gũtwarĩthĩa drone no ũkorĩrwo maybe wandĩkĩtwo handũ kana ũhetwo ya mũndũ ũrũte wĩraa nayo ũcoke ũcokĩe.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonega kaĩngĩ gĩcigo inĩ gĩakwa na ndĩkĩhũthagĩra na gũthĩa mahũtĩ kana mĩcakwe ĩrĩa ithandũrĩtwo mbembe ĩrĩa ĩgathĩo ĩkaheo ngombe kwogwo ĩno nĩ macĩnĩ ya kũthĩa mahũtĩ ma ngombe, nĩ ũthĩaga ũgakora mũndũ ĩna ngombe cĩa ono koro nĩ cĩa kũreĩthĩa arareĩthĩa ngombe cia iria akagũra macini akaĩga gwake akahũthagĩra kũthĩa mahũtĩ na akahee ngombe mahũtĩ macio, gĩtũmĩ kĩa athĩe mahũtĩ macio gĩtũmĩ gĩa gũthĩa mahũti nĩ ũthĩaga ũgakora mahũtĩ mangĩ nĩ momũ mũno ngombe ndĩkũhota kũrĩa ũgwo wĩ ta mũrĩmi ũkamĩhũthĩrĩa na kũmĩthĩĩra mahũtĩ macĩo na macini ĩno. Kwogwo macini ĩno ndĩmĩhũthagĩra gũthĩa mahũtĩ na njega mũno na nĩ ĩteithagĩrĩrĩa mũrĩmi gũtwarĩthĩa ũrĩmĩ wake na njĩra jega na akona maũmĩrĩra mega kũrĩ ngombe cĩake irĩa ararĩma kana ũrĩmi wothe arakĩrũta.

Ũũ nĩ ũtegi wa thamaki ũgũo tũrona haha bĩca inĩ ino na ũtegĩ wa thamaki wĩkagwo rũrĩrĩ inĩ rwakwa na jĩra ya kũhũthĩra ndũano na mũtĩ, ũrĩa wohagĩrĩrĩa rũrigi harĩa mũtĩ inĩ ũgacoka ũgacũria ndũano harĩa kĩanda harĩa ũkahũkũthĩa okoro nĩ kamũnyongoro haũ ndũano inĩ na ũgaikĩa rũĩ, nĩ getha thamaki yarũma ndũano ĩyo ĩkarũmanĩrĩa yarũma kanyamũ kamũnyongoro kaũ ĩkarũamanĩrĩa hamwe na ndũano na ĩkagĩa na ũhoro wa kũnyĩtwo, kwogwo nĩtũĩkaga rũrĩrĩ ĩnĩ rwĩto ũũ na nĩ ũtũteithagĩa na kũona mbeca nĩ tũndũ nĩũthĩaga ũgakora he mũndũ ũtegaga thamakĩ akĩendagĩa ũgakora nĩararũta mbeca ciake haũ akahota gũthomĩthĩa ciana, na akahota gwĩka tũmaũndũ twake twa o mũthenya. Nĩ ũrĩ bata tondũ nĩ ũtũheaga thamakĩ ici tũkarĩa nũ ũrũganĩrie na ngĩma cie cama mũno nĩũthĩaga ũgakora warĩa nĩũragĩũa mwĩrĩ wakũ woka wega mũno na gakĩma ũ fry ĩte kathamaki na ngĩma haũ kando nĩ ciokaga wega mũno na ũkaigũa woka wega mwĩrĩ inĩ wakũ.

Mecirĩa marĩa tũkoragwo namo megiĩ thogora wa irio cia mahiũ, nĩ atĩ thogora wa irio icio cia mahiũ nĩ ũkoretwo wĩ igũrũ mũno, ũgakora ũrĩmi ũgĩte na mahũthĩro maingĩ mũno, na ũgakora ũgĩthiĩ nĩgetha ũkona ng'ombe yaku nĩ ĩracokia mbeca kuoguo thĩrĩkari nĩ ĩbatiĩ kũ make sure ũrĩa mũrĩmi ekũgĩa na irio cia mahiũ make, kana thogora wa irio wa mahiũ nĩ wa coka thĩ, na nĩgetha mũrĩmi akĩrĩma ũrĩmi wake agakorwo ena uhakika atĩ ndegũkorwo agĩthiĩ hathara thũtha wa kĩmera kĩũ gũthĩra, kana thũtha wa ũrĩmi ũcio wake arĩkĩa na ũkona nĩathiĩ kahinda kanene mũno akĩruta wĩra ũcio.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtũteĩthagĩrĩrĩa na weĩgĩ wa irio nĩ tondũ mũrĩmi athĩaga etha ĩndo ciake okaga agaciĩga gũkũ thĩ inĩ. Mũrĩmi athĩe agetha okorwo nĩ irio ta codget agetha okoro nĩ irio ta nyanya agetha okoro nĩ irio ta mboco okoro nĩ ta nyenĩ okoro nĩ ta danĩa okoro nĩ ta hoho okoro nĩ ta karatĩ, agetha agathĩe agaciiga koũ thĩ inĩ nĩgetha citikagĩe na ũhoro wa gũthũka, kwogwo kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũteithagĩrĩra mũno bũrũrĩ inĩ rwĩto na nĩ kĩrĩ bata mũno mũno harĩ ũrĩmĩ na nĩgĩteithaigĩrĩra mũrĩmi na jĩra ĩmwe nene mũno, nĩũthiaga ũgakora agetha indo icio ciake citigũkorwo na ũhoro wa gũthũka nĩgetha agĩciendĩe na nĩ ũthĩaga ũgakora mũrĩmĩ aga kũĩga ĩndo ciake, kana magetha make wega mangĩ ũkora ngĩnya nĩaragĩa na ũhoro wa kũ benefit kũma kũrĩ magetha macio ũkona nĩ hathara arathĩe na akerira ekaga ũndũ ũcio wakĩ.

Nĩ harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ tũrona haha ũgĩkwo nĩ mwanake ũyũ, nĩ tondũ nĩ tũrona ũyũ nĩ ũrĩmi wa mũcere, harĩa ũkoraga mũcere ũkĩrĩmwo maĩ-inĩ. Mundũ nĩ ahingagĩrĩria maĩ nĩgetha mũcere waku ũkorwo ũgĩthundũka kuma tĩri-inĩ. No mũcere ũcio wakũra wakinya handũ, nĩ wendaga maĩ marĩa maingĩha makarutwo, nĩgetha kũgirĩrĩria mũcere ũcio gũthũka kana gũbutha, nĩtondũ maĩ macio mangĩaga kũrutwo maniare biũ, mũcere ũcio ndũkũgĩa na ũhoro wa gũkũra na kũma na ũgethwo. Ũgũkorwo nĩ watigĩrĩrwo nĩ kĩmera, ũgathiĩ ũgakora arĩa angĩ makĩgetha wee ndũragetha nĩtondũ waku maybe nĩwacereirwo kana ũgakora mũcere waku nĩwathũkire, ndũnakũra ũrĩa kwagĩrĩire, ũguo nĩ harĩ bata mũno, ũngĩona mũcere waku maĩ nĩmaingĩha mũno na he harĩa mabatiĩ gũkorwo maumĩte, maĩ macio ũmarutaga ũkamaita ũkameheria magathiĩ magathiĩ magakweherera ,magatiga mũcere waku ũgĩkũra wega na ũkona umithio kũrĩ mũcere ũcio na ũgakorwo wĩ wa kũgetha na ũkaruga na bamĩrĩ yaku na ũrĩa ũngĩ ũkendia. okorwo he na wa kũigana. Kuoguo nĩ harĩ bata mũno mũno ma gwĩka ũndũ ũyũ.

Kĩrĩa gĩũkaga mecirĩa inĩ makwa rĩrĩa ndona ũ nĩ ũhoro wĩgĩe Bima Pima. Bima Pima nĩ ĩyo kadĩ yaheagwo arĩmi nĩ getha mũrĩmi agakorwo ena ũhoro wa gũkorwo agi keep record ya ũrĩmi yake na kũrĩa arathĩ na kũrĩa arorete. Kwogwo Bima Pima ĩno nĩ cadi ĩho yaheagwo arĩmi na ũgakora na abĩthaa a thĩrĩkarĩ arĩa makoragwo marũgamĩrĩrĩe ũrĩmĩ thĩrĩkarĩ inĩ, nĩmokaga kũrora we wĩ ta mũrĩmi nĩ atĩa ũratwarĩthĩa ũrĩmi wakũ na nĩkĩ maybe mathĩna marĩa ũragerera, na ũrĩa magĩhota gũkũteithĩrĩria nĩ getha ũkorwo ũgĩtwarithĩa ũrĩmi wakũ wega. Ũgũo cadi ĩno nĩyateithagĩrĩria mũno ona gũtũĩka thĩkũ ici citĩrekwo cadĩ ĩyo nĩyateithagĩrĩrĩa mũno arĩmi hĩndĩ ĩyo yagĩkoragwo ĩkũo.

Ũndũ ũyũ nĩwĩkagwo rũrĩri inĩ rwĩto kana rũrĩri inĩ rwakwa nĩ tondũ ndĩrona ici nĩ ngondũ iria ciĩkererwo mahũtĩ handũ harĩa irĩagĩra. Kwogwo ngondũ nĩciteithagĩa rũrĩri inĩ rwakwa no onacio citĩreĩthagĩo gĩthemba ta ũ tũrona tondũ nĩũthĩagĩa ũgakora ũgĩkũyũ inĩ ngondũ yohagwo na mũkanda ĩkohererewo okoro nĩ kũgũrũ, ĩkohererwo okoro nĩ ngĩgo yohererwo ngĩngo ĩkaohererĩo handũ na kamũtĩ gakahũrererwo handũ harĩa hena nyekĩ. Rĩũ okoro mũndũ ena kĩwanja kĩnene kĩna nyekĩ ngondũ ĩyo nũ amĩrekĩe koũ ĩgatĩnda ĩkĩrĩa koũ, no ũrĩa ũtarĩ nĩũkagora oha ngondũ ĩyo yake akamĩoha magũrũ kũgũrũ kana akamĩoha ngĩngo ũgathĩe ũkamĩoherera handũ mũti inĩ, ngondũ ĩyo ĩgatĩnda ĩkĩmatha haũ gĩa kũrĩa ngĩnyagĩa oro hwaĩ inĩ mũndũ harĩa nĩathĩaga akamĩohora, na akamĩinũkĩa gwake nĩ getha ngondũ ĩyo ndĩka iywo, kwogwo rũrĩ inĩ rwĩto nĩ tũĩkaga ũndũ ũyũ na ũgũo nĩgũo tũĩkaga ũndũ ũyũ rũrĩrĩ inĩ rwĩtũ, ta ngondũ nĩ ĩtethĩagĩa rũrĩrĩ ĩnĩ rwĩtũ na nĩ ithenjagwo hĩndĩ ya magongona na nĩciendagĩo ta nyama na maũndũ maĩngĩ ta macio.

Ĩĩ niĩ no ng'ane karũgano kana no ngorwo na karũgano ingĩkũganĩra kegiĩ ũhoro wĩgiĩ kũenda ũndũ ũyũ tondũ niĩ hakwa nĩnyendete thamakĩ. Na thamakĩ nĩ ĩrĩ cama mũno, tondũ ndanaikara handũ ndĩrona thamakĩ ĩrategwo, handũ andũ mararĩa thamakĩ o mũthenya o mũthenya, kana mararia ta irio ciao cia o mũthenya. Thamakĩ wa mbere no ũrĩe ta irio ũguo ndĩrauga, no ũrĩe ta irio no ũrĩanĩrie na ngima, ũrĩanĩrie na cabaci na cabaci na thamakĩ no ũmĩendie koguo, ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na gĩtũmi kĩa niĩ kũenda ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩria mũno nginya mbeũ njĩthĩ, rĩu nĩ ũkoraga mbeũ njĩthĩ nĩrathiĩ eeh maria-inĩ maya manene, kana marũĩ-inĩ maya manene magatega thamaki, ũgakora mũndũ nĩ arathiĩ akaara thamaki icio ciake handũ kana akaumĩria handũ andũ maragera akamenderia na akona ciringi yake. Koguo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na ũgĩkwo rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ kana ũgĩkwo bũrũri -inĩ ũyũ wĩtũ nĩ ũteithagia mũno andũ kwĩyũkĩrĩria mĩtũrĩre yao na kwĩbanga ũhoro wa rũcio rwao, kana ũhoro wa mĩtũrĩre yao.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrĩe karũgano gakonĩe gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ gĩtũmi nĩe nĩ nĩnyendete ũndũ ũyũ na dĩ dona ũndũ ũyũ ũgĩkwo, gĩtũmĩ he hĩndĩ ndathiĩte gũthoma handũ na hĩndĩ iyo darĩ kũu nĩ ndathĩaga hakũhe na ĩrĩa rĩa naĩvasha tondũ rĩarĩ o haũ hakũhĩ na nĩ twathĩaga tũkerorera ũndũ ũrĩa maratega thamaki, andũ ũrĩa maratwarĩthĩa tũtarũ eeh koũ iria inĩ na no uhoro wa gũtega thamakĩ na matega thamakĩ icio nĩmaendagĩa na mbeĩ ya ĩrĩa marendana nĩ tondũ, nĩo maigĩrĩte koũ thĩinĩ na magatega thamaki ĩyo. Na thamakĩ ĩyo nĩwakoraga haũ iria inĩ he andũ mararũga gĩma na marakaraga thamakĩ kwogwo makagũra thamaki, magoka magakaranga na makaranga gũkagĩa ũhoro wa kũendia ĩ ta ngĩma ũkaendĩa ngĩma na thamakĩ na nĩ irio njega mũno ĩrĩa mndũ akarĩa ũkaĩgũa mwĩrĩ wakũ nĩwoka wega, kana mwĩrĩ wakũ nĩ wagĩa hĩnya ũgũo nĩ ũndũ wĩ bata mũno na ndĩwendete mũno ũtegĩ wa thamaki kana ũhoro wĩgĩe kana ũhoro wothe ũkonaine na thamaki.

Niĩ nĩjĩgũĩte ngano cigana ona cĩkonĩe kĩndũ gĩkĩ na kĩndũ gĩkĩ ta ũgũo tũrona haha nĩ kĩndũ gĩa kũenja nĩ macinĩ ĩho ĩhũthĩragwo ya kũenja marĩma. Macini ĩno nĩyenjaga marĩma ma kũhanda ta mĩtĩ okoro nĩ ta ihũa ũrenda kũhanda woyaga macini ĩno ũkenja irima riakũ kũrĩngana na ũrĩkũ ũrĩa ũrenda, ta ũgũo tũrona haha nĩ tũrona nũ ũkorwo wĩ nĩ ũrenda kũenja irima rĩaramũ ũkĩrĩa kĩrenja gĩciko kĩrĩa kĩrenja irĩma rĩũ nĩ ũgũthĩe woye woherere kwĩ generator ĩyo yakũ nĩ getha ĩkĩrũrũma nĩrenja irima kũrĩngana na ũria ũrenda. Kwogwo nĩ kũrĩ beat tofauti ũkoragwo na waramũ tofauti wa kũenja marĩma ta maya. Mũndũ agĩthĩe kũhanda mĩtĩ gwake handũ ha kũoya tarĩbo kana hũma kana gĩciko mũndũ nũ macini ino woyaga ũkaoherera ũgathĩe ũkenja irima rĩakũ thĩ inĩ wa ndagĩka ta ikũmĩ ogũo kana dagĩka nĩnĩ nĩ ũgokorwo ũrĩkĩtĩe kũenja ĩrĩma rĩakũ na ũkahanda kĩrĩa ũrenda kũhanda.

Mawatho ma thirikari nĩ mahutagia mũno harĩ wonekani wa indo cia kũhũthĩra, ta mbegũ, bataraitha kana ona ndawa cia igunyũ. Harĩa thirikari nĩ yethaga ndawa ici kuma nja wa bũrũri kana bataraitha ici nĩyethaga kuma nja wa bũrũri. Ningĩ ona nĩ ũthiaga ũgakora ona mbegũ ona cio cirethwo kuma nja wa bũrũri na cikarehwo gũkũ nĩgetha andũ makagĩa na ũhoro wa kũheo nĩ thirikari na magathiĩ kũhanda. Mawatho nĩ mekagĩrĩrwo mũno nĩ tondũ nĩ ũthiaga ũgakora andũ arĩa othe mena ungumania harĩ uheani wa mbegũ icio kana bataraitha, ona kana ndawa cia igunyũ, nĩ manyitagwo na magatwarwo borithi nĩ tondũ wa kũgĩa na ungumania harĩ ũheani wa indo icio. Nĩ tondũ indo icio cikoragwo ciheanĩtwo kũrĩ aikari a bũrũri ũcio nĩgetha, a Kenya, nĩgetha makorwo magĩĩteithia na makĩongerera ũhoro wa mĩikarĩre yao na mĩrĩre yao ya, o mũthenya o mũthenya.